Oduma ipidhe gwengewa e dwe mar ang'wen gi dwe mar ochiko, ndalo. Iluwo ka koth biro, to jii nyalo chako komo oduma e puothegi mar ikrwuok ne kiny.

Oduma ipidho e dwe mar angwen gi dwe mar ochiko.E dwe mar angwen bang keyo, bang keyo e dwe mar 12,jopur iko puothegi kaluore gi koth manyalo bedo ni osechako nyiso. Koro koth ema bonyiso jii sama onego bed ni gikome e dwe mar angwen kanyo basto be gi opon mantiere be e dwe mar ochiko. Koro kaluore gi koth, koth egima bonyiso jii ni saa mar pur kata mar komo oduma oseromo

cham mipidhi e gwengewa saa ndalo ma koth tin gin kaka mariewa gi rabuon. Kidwa pidho mariewa tibo kuong iloso duolo mar loo. Duolo manyalo romi kata ka gin 12 kata 13 kaluore gi kwan mag dulo ma nyalo romi. Koro iloso duolo to ewi duolo go ema ibiro kete kodhi kata mag mariewa kata mag rabuon. Mago e cham mipidho ekinde ma koth tin

Ber mawayudo kuom tich ma itang'onwa e picha kanyo en picha matang'onwa pith mar rombe, kendo rombe mangeny koro ber mawayudo kuom pith mar rombe en ni okelo yuto maduong',ngato yudo pesa kaluore ni rombe golo ringo, gigolo chak, pien bende wayudo minyalo los godo gikma opogore opogore kaka wuoche. koro pith mar rombe kelo nyak mangeny kata kelo ohala ne japur mapuro pur kata maketo rombe mang'eny

Picha mwaneno kae ni en picha ma tang'onwa kaka inyalo tim grafting. Koro kaka anyalo puonjo ng'ato grafting en ni, anyalo kao sample moro e puodho. Yaani gima anyalo temo go e puodho mondo mi ayud kaka akonyo ng'ani mondo ong'ee tiend grafting mondo ong'ee kaka onyalo chomo, iwacho ni chomo gi dholuo. Ong'ee kaka onyalo chomo yien, ma yien nyagi kendo gol olemo mang'eny manyalo miyo japur ohala monyalo yudo bang' grafting no ero.

Nge'yo na nga'to nyalo bedogodo e wi tijni en ingeyo kaka inyalo loso gik manyalo konyi, minyalo ketie alot matin koro imanyo gik machalo kata traf iketie lo mondo omi ikom gik machalo alot , nyanya gik ma opogore opogore basi manyo kama ler be oknye'ye ahinya kata wawachni chieng'

Kaneno pichani aneno jamasai ma oruakore gi lep joo maseche otingo' kikombe kometho koro gimabirona ep paro en kaka ji nyalo rito dini kata wawachni chike mar anyuola kata dhogi kaka ngato nyalo rito chike mar thogi mano e gima biro e pacha ka aneno pichani ere

Tijni nikod nengo e alwora nkech, okonyo joma ok nyalo yudo pi e yorno mayot. Mondo omi oyud pi ma ginyalo konyre go ka gitimo gikmoko machalo kaka tedo, lwok. Koro bedo gi tich machal ainani, konyo jogweng' ma ae e gwenge motwo ma ok nyal yudo pi e yorno mayot. Kitero negi pi, kendo gikawo koro ginyalo timogo tijegi mag ot.

Gima aneno kotimore kae en ni joriemb ndiga ariyo osekalo boarder mar donjo e boarder mar donjo e county marsabit asto nitie ndiga moro molwar kapok okadho mondo mi odonji e piny ar Marsabit. Koro chal ka gima ne nitiere gwenyruok mano bedo e kind ja ndiga mano dong chien n gi joriemb ndiga ariyo mane sedonjo e piny mar Marsabit kocha.

Gimomiyo ahero bulo bando. Koro ahero bulo bando nikech, thothne bando ok dongga e gweng' muuaye sate sate. Bando nitie gi kinde modonge, ma ang' oole monyakecha. To ndalo motichtich moro minyalo bule cha, ma ji cham cha, en ga ndalo mathis. Koro miyo sami ibule ibedo gi siso mar chame, ibedo gi il moro ni idhi chamo bando mibudhone kuom ndalo mang'eny. Mano emomiyo ahero tich mar bulo bando.

Gimagombo timo maber en, tedo gigige tedo manyasani, basto be gimamiyo gimanyien ma agombo timo bende en temo tedo gi gik machalo kek gi tedo manyachon bende ndalo mabiro mano e gima agombo timo

Kinde mokuongo' mane atimo tijni, gimane otimorena eni nayudo nge'yo ni kajiobedo kanyo achiel jinyalo riwo paro kendo wacho gik ma popogore opogore magikale kendo tich ahinani kelo ji machiegni mondo ogombaka kendo ji orambre kuom gigo magisekale gik mabecho magigombo ni ji oyudi.

Gik man kod nengo kaeri, achiel en taya mamiyo ineno kama idhiye, kaminyono, kaminindee. Ariyo wantiere gi kitanda, mano kamidhi yueye bang' tich mar odiechieng' ngima, iyudo yueyo mari ewi kitanda. Wantiere bende gimesa kanyo mang'ato nyalo time somone kata tijene mag mag ot kata mag tich kotiyo gi gigo manyasani kaka laptop kata simu. Wantiere bende gi pi echupa maber kadhano bedo ka modho saka saa mamiyo dende bedo eyorno makare kendo kongima.

Kinde mokuongo mane atime tijni kata gima nie pichani ne en an ka aja klas adek kane pod athis aja higni apar kanyo. Gima ne tijni otimona en ni nokelo mor e chunya kendo nawinjo ka na thuolo agolo paro te mane anyalo bedo godo ma abedo thuolo ma agolo mucha te ma atugo

Kinde manakuongo timo tijni en kanatin. Gimane tijni otimona en ni nokonya mondo mi abed thuolo. Kendo agol paro moramora manyalo bedogodo. Abed thuolo mondo ayud yweyo mar paro, yweyo mar del. Ee.

Ah tich mar pidho turkey, kata awedo gi dholuo, en tich matek ahinya momiyo an ok ahero tijni. Gimomiyo ok ahero tijni en ni, ndalo moko ne winygi olawa, kendo ka nadwogo apenjo, to inyisa ni nikech ne aruako nanga makwar. Koro pidhogi samoro nyalo keti ni ntie gik ma itimo gi gikmoko ma ok inyal timo. Emomiyo ok ahero tijni.

winyo gi ndalo moko kanyo nolawa nikech naruako nanga makwar, koro nonyisa ni kakalo but winy gi kik abed ka aruako nang'a makwar nikech ok gihero neno gik marokwere, koro natemo matek mondo mi ka akalo but gi to ok akal ka aruako gima kwar ema omiyo ok ahero tijni.

Tijniendi ber ma japur nyalo yudo kuom tijni en ni, onyalo golo yuto mang'eny nikech puodho lach kendo opidh gi e yor no mochanore a hapur nyalo yudo alot kata yuto mang'eny makata kotero e chiro to onyalo yudo ohala kuom tich ma otimo.

Bang' kinde mang'eny tich mar pidho flower osedok chien nikech digni kata bagni mar yamo momiyo ok ding'e ni ndalo mane ma koth nitie kata ndalo ma koth nitie bende this omiyo koro tich ainani obagni kendo jopur mathoth ok oyiero mondo mi gidonj e pur ainani e ndalo masani eri, giyiero mondo gidonj e pur mar cham moloyo pur mar flower

Pidho gweno kendo gweno matoko, miyo japur yudo tong'. Tong' gi eri japur nyalo usogi, mondo omi oyud ohala nkech bech tong' ni malo. Omiyo ber ma japur yudo kuom tich aina ni en ni japur dhi yudo tong' mabiro konye en kaka japur e yor chiemo to bende obro yudo ohala ka otero tong' ma gwen onyuolo e chiro.

Ma eri gi ma timore e picha ni ere en ni mamawa ma nie picha kanyo ero oseyudo rech ka oya e nam kendo otemo ni mondo ofund gi kapok odhi oiko gi ne mocho bang'e no ero to obiro tero gi e uso mano e gima timore e picha kanyo ero.

Gini thoro yudore e alworawa, nikech thothne odonge alwora ma oknigi koth ahinya, to be oknigi chieng' ahinya. Odonge alwora ma ntiere e ngích kata liet madiere. Koro itiyo kode e tedo bende itiyo kode e metho, nikech, kechne kata iwacho ni ndim manie iye.

Kaneno pichani, to gima biro e pacha en ni, japur ikore ne pur ka otiyo kod tinga. Koro ka otiyo gi tinga japur, loso puothe mondo oikre ne komo mar cham. Onyalo bedo mchele, onyalo bedo mariewa, onyalo bedo nduma. Koro luwore gi gima japur ikorene pidho. To maeri e pichaka iluongo ni iko puodho.

E aluorawa tich ailani ok timre to ka anyalo wacho ma eri itiyo go gi jopur mapuro puothe madongo dongo ema tiyo tich aila ni heri gitiyo gi puodhe machalo puothe ngano ee

Gima waneno e picha kaeri en chak to irite ma ka itiyo kod inyal mure inyal mure mondo kik kethre. Bende jomoko yiero ni mondo mi opuoye opuoye mondo obed chak mopoto mondo mi kik okethre e yoo mayot.

Yamo mane, manee nyocha ochwe Kisumu, okelo lokruok e ngimana ni. Omiyo koth ochwe, koth ma yamo ema okelo. Omiyo koth ochwe e gwenge mang'eny kendo, cham oyudo koth, omiyo cham koro ok oner kendo e puodho. Omiyo bende piny obedo mang'ich koro liet mang'eny mane ntiere piny odok chien.

An kaachiel gi janyuolna, watemo mondo omi wabed, wakel nyithindo kanyakla, mondo wanee kit nyathi ka nyathi. Wanee nyathi manyalo bedo morikni, mokohero tich, mokohero ote. Mondo waneane ni gin yore mage, mwanyalo ritogigodo, mwanyalo puonjo gigodo. Mano e kaka an gi janyuolna wanyalo tiyo, kanyachiel, gi paro achiel, mondo omi warit, kata wa wa, warit, wayie rito nyithindo ma wangodo.

Kaka janyuol, aneno ni ber mondo mii jonyuol oriwre kanyakla mondo mii gikwer timbe maricho maneno kuom nyathi, kagintie kanyakla nimar, kagintie kanyakla to nyathi boneno ni nitie tiende mar mondo mi olok timbenego nikech oboneno ni jonyuolne ariyogi oriwo paro mondo obi nimar mano bomiyo oneanea ni adier tim manotimo cha nok ber kendo ok oromo chutho omiyo oboneno ni, mondo mi oloke. To koro yor yo minyal tigo mondo mi jonyuolgi obi kanyakla en ni, inyal yier mondo mi olos nyasi moro mathis. To bang' nyasino ti boluong nyathino bang' ka, bang'e mondo omi onyise wachno ero

Antie gi odiechieng' mar joot ma mara duto. Odiochieng' kodiochieng' ng'ato kang'ato temo mondo omi okel paro kuom gimoneno kata gimopuonjore kuom nyalo bedo ni kamoro manodhiye e dala kanyo, e puodho, e chiro, kamoramora manodhiye, gima nosomo koa kuno, to bende ng'ato kang'ato bedo gi odiochienge mar lemo

Anyalo luwo kendo rito gikma atiyogo, kendo chanogi ka ok aketho ngimana ka aluoko bang' ka asetiyogo. Akanogi kama kare kendo atiyo kodgi e yorno ma idwaro mondo arit omenda.

Gima timore e pichani en ni. Jo maasai, temo lero ne piny kata ne anyuolagi, dini margi kata chike margi, gik manegitimo e ndalo machon kendo pod gidhi mbele gi timo chikegi kaka jo Maasai. Mano e gima timore e picha mantiere kae.